Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ nĩndagereire maũndũ maritũ mũno tondũ wa mbere, ndoo ĩyo yarĩ nditũ mũno ĩyo ya gũkua maaĩ. Na nĩndathiyaga rĩmwe tondũ ndoo ĩyo ĩna tũmarima tũnini mũno twa gwĩkĩra maaĩ nĩyaikaraga kwa ihinda inene mũno ĩngĩgakĩrĩkia gwĩkĩra mũmera ũcio maaĩ, ũguo ngona nĩndĩrakua ihinda inene mũno mũmera ũngĩkanyua maaĩ marĩa ndĩrenda ũyue.

Wa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũgũĩteithia we mwene, tondũ rĩrĩa watua kũrĩa, rĩngĩ nĩ ngima ũraruga, kana mũcere kana gũkaranga gĩtheri, nĩũrĩthiaga mũgũnda ũkamatha matharũ maku, wamatha matharũ maku, ũgathiĩ ũkaruga. Wa kerĩ nĩũkũhota Kũiga mbeca. Mbeca iria ũngĩthire ũhũthĩre ũgũre nyeni nakũu, nĩ ũhotaga gũciiga, na cigagũteithia, ũgathiĩ thoko, ũkendia nyeni icio, na ũkona ũteithio.

Mũikarĩre wa taũni nĩũritũhĩtie andũ a rũrĩrĩ rwakwa mũno, tondũ wa mbere nĩmakoretwo rĩngĩ mena nyũmba mararĩha, makaritũhĩrwo nĩ tondũ wa kũrĩha nyũmba, na rĩngĩ nĩmangĩakire nyũmba kwao gĩcagi. Koguo no nginya mũico wa mweri magetio marĩhi ma nyũmba, magacoka o mũthenya nomũhaka magũre irio, o rĩrĩa mangĩrĩmire mĩgũnda yao gũkũ gĩcagi, marĩme irio ciao o ene.

Wa mbere ũrĩa ingĩtara thirikari ya Nairobi nĩ mahote kũiga taũni ya Nairobi ĩna ũgitĩri mwega na kũndũ gũtheru tondũ andũ aingĩ agendi kana andũ aingĩ akuma mabũrũri ma nanja Nairobi nĩyo taũni ĩrĩa macukagĩra na nĩ gũbatara ĩkorwo na ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno na ĩna ũgitĩri mũingĩ makĩria.

Ũrĩa mareka, nĩgũkorwo mbeca ona wathũkũma mathaa ikũmi na meerĩ, mbeca icio nĩciraga gũkũigana we na mabataro ma bamĩrĩ yaku. Ciaga gũkũigana ũkona wongerere mathaa mangĩ ũgekora ũraruta mathaa mĩrongo ĩĩrĩ na mana, ũcio nĩ ũtukũ na mũthenya nĩgetha ũhote gwĩteithia we na gũteithia bamĩrĩ yaku kũringana na mũtũrĩre ũrĩa ũritũhĩte kwa ihinda rĩrĩ.

Mabatie gũthiĩ meyandĩkithie kũrĩ athuri ao a matũra kana cibũ wao mathiĩ mandĩkwo kuo, mandĩkwo kuo macoke o andũ maheo na ngurubu o andũ makahepenĩ cibũ wao wa itũũra kana rĩngĩ makaheo nĩ athuri ao a matũũra arĩa meyandĩkithie mũno manjĩrĩirie na atumia arĩa aritũ na arĩa mena ciana nini.

Matua mabatiĩ neti icio macioe, macitware thibitarĩ ya thirikari ĩrĩa ĩhakuhĩ nainyuĩ. Ĩcoke macarie, ringĩ nĩgũkoragwo na arũgamĩrĩri thĩinĩ wa thibitarĩ ĩyo. Kana mateithanie rĩngĩ na cibũ wa itũũra, wa gĩcigo kĩu. Kana athuri a matũra. Gũtigĩrĩra o mũndũ woothe nĩaheyo neti na ĩthiĩ ĩmũteithie.

Akorwo nĩ ta kaũ, tuge kaũntĩ ĩĩno iitu ya Murang'a, mmmm taũni ĩyo ĩtũrigi...ĩĩ hau nĩĩkoragũo ĩĩ theru muno. Wa mbere tondũ nĩtũkoragũo twakĩirũo thoko njega na thoko ya kĩ rĩu. Kwĩ na thoko ya irio na kwĩna thoko ya mahiu, ũkĩringithania na thoko icio ingĩ ũrĩa mokaga magatukania mahiu na rĩngĩ indo, irio cia kũrĩa na nguo. Ũguo gwitũ nĩtũkoragũo tũgayanĩtie kwa mahiu na kwa indo icio ingĩ.

Wambere, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩtũhinyĩrĩirie mũno, tondũ ona ĩgĩbanga mĩbango ĩrĩa ĩrabanga, ndĩendaga ona hanini gũkuruhania mũndũ wa kawaida. Tarĩu nĩyabangire mũtambo na ĩgĩthundũra mũtambo ũyũ ũretwo wa SHA, no gũtirĩ mũingĩ wakuruhanirio ho, mekaga ũrĩa marenda, rĩu nĩkĩo tũremagwo nĩgũtua matua marĩa mekwagĩrĩire.